Ore ene dukuya naa ore kra naa enkardasi naitumia sirkali asotu ematua arashu taxes enyenak aa nchere ore iltunganak oigero ashu lotii siatin olootii mbiasharani naa keta oshi ematua oropiyiani naalakini sirkali naajo naa ilashumba taxes. Naa ore eninko tenimput enaduoo ardasi e kra naa nchere ore enkiputata enaduo ardasi e kra naa oltungani lemetii esiai , niput naa nchere aitodolu ajo metii esiai niaku itu elak inaduoo ropiyiani. Naa ore eninko pimput enaduo ardasi e kra naa ingas nijing portal enye arashu ormutandao lenye , oji kra itax portal, nilogin te kra pin ino o password, ore ake peaku itijinga enaduoo platform enye , etii ewueji arashu platform aa nchere dash board naitodolu naa ewueji nidim aironya ee natodolu naa enaduo ardasi nimputie nill return ,ore ake pindip aiputa nidownload certificate tine ake.

Ore ake eiputita oltung'ani ena ardasi atashu enapalai e kra naakekumok oshi makosani arashuu nkitaalanat naas iltung'anak. Ore enedukuya nayiolo naa ore ake piijing' enaduo mutandao e kra neeta choices arashu iwuejitin kumok nindim aiputa. Naa ore ake pii ing'el niimput ewueji nemaninye duo iyou naakeaku naa tinarishata eitu naa ias anaa enaishiakino aanchere elelek meigero oltung'ani neaku keyiu nelo aiput enaduo ardasi enil return ooltung'anak oasisho . Neaku naa ore piipong' enaduo wueji naifaa neaku naa intaalana. Kore eneare naa ore ake eiputita iltung'ana inkadasini nemeifaa peeiput oltung'ani otii esiai inaadasi e kra amu ore ake pee iloaiput neekindim aaki inchidai naaijo penalities arashu kintooshi fine tengarake enaduo kias nitaasa. Neaku naa ore enaiko teneitobiri kuna makosani naa tenias ake anaa enaishiaakino nincho kirikoo oltung'ani oyiolo ena.

Oore aake peyie eitu eshipakino olainyiang'ani esiai arashu inaduoo tokiting nitimiraka, naa oore eroruata edukuya naas, naa peyie ang'as ninye eyiolou aajo kaa sababu naa naikuna pee eitu eshipakino oladuo ainyiang'ani ina siaia aai. Oore ake pee iyiolou enetii naduo shida naa oore eroruata edukuya nias, naa ekaing'oru enaiko pee aitobir arashu aitarioo anaduo wueji naa ninye nayawua eena makosa peyie oore aake irkulie ainyiang'ak oitoki aponu, nemeitoki sininche aimaa enaduoo naimaitie oladuo ainyiang'ani, peyie etumoki atishipakinoto esiai aai. Niaku naa oore eroruata niya, naa oore ake peyie iyiolou enetii shida arashu arashu entoki naitagoro oladuoo tung'ani lekinyiang'a, neing'oru ,naa sininye enkoitoi niilo aasie enaduo baye tenkoitoi naa nalo aitiship lainyiang'ak linonok.

Ore ninye enedukuya, naa ore enatoki naji jiko-okoa naa oljiko loonkuk. Naa ore nchere peeji okoa naa aisa keisaidia oleng' naa amu enkoitoi naigilaki aatum etradishon nemintumia oltung'ani ilkeek kumok. Naa ore eninko tinintumia aladuo jiko arashu enaiko naai tenaiteng'en oltung'ani peeitumia naa idumu oladuo jiko ninteleki oltiren ewueji nemeibelibel, neakikisha ake sii naa nchere ore naduo wueji nigira ayierishore naa ewueji nebolo ildirishani. Ore ake piindip aiteleki enkop nipik inkuk shumata ilo jiko eeta ewueji oonkuk naitobiraki, ore ake piipik inkuk niinok aitumia inkadasini apik abori inkuk, eatake siinye olkiti runku tiabori naduo kuk arashu inok naa teilata oltaa. Orea ake pee iipiip, naa eng'as aya ildaikani oobaya imiet ampaka tomon egira aibung' inaduo kuk enkima.

Ore enaikunaki oladuoo ainyiangani naa kangas ninye aitobiraki ilomon metobora pee kitumoki airoro tenkoitoi nikininguno naa ore enajoki , ore amu etaa duake engari e isuzu eyieu empikap naa kaisidai ake tenitum oltungani ena ngole ake toki nikitii ndamunot. Kake ore naa enikinko amu etaa naa mokire etii enaduo ari naa kailejlej oladuo tungani aliki naa ajoki enkintaaya enaduo gari toonkolongi nemeedo pee etumoki naa aeu ainyiangu. Niaku naa ina oitoi naa aidim ailejileja oladuoo tungani peyie meshuk naa mpisai pemaingwaa biashara .

Ore enaiko tenaiteng'en oltung'ani lemeyiolo aitumia intanet peyie eyolou, naa ang'asa aikilikuan ninye maswali tenaake eyiolo aitumia esimu arashu komputa, tenaake eyiolo aigerisho arashu aisuma, naikilikuan sii ajo kanyoo eyeu nees te intanet. Ore ake pee itolou kuna maswali naa kaisidai amu itumoki aiteng'ena oladuo tung'ani itayiolo ajo kanyoo enkipirta arashu kanyoo eyeu neyolou. Ore ake pee eeku naa yiolo aitumia esimu naiteng'en oladuo tung'ani te mbarakinoto oo too nkitanyanyukot aa nchere kautaki ene dukuya eniko teniconnect entoki naji wifi arashu data, nautaki sii eniko tenitumia apps naijo ene goggle aing'oru ntokitin arashu aisearch ntokitin, nautaki sii eniko tenejing' apps naijo ine youtube naa ninye ing'orie vidioi naiteng'en tina oitoi mibung'a.

Ore enkoitoi edukuya naas inkampunini e safaricom ashu ine airtel peyie eyakikisha ajo ore siniche imuruan natii abori ashu naalakwa , netumoki ataas isiatin e digital naa kaisidai ake ene dukuya , tenengas ninche ayakikisha ajo ore network naa ketii inaduo kwapi amu mitoki naa oltungani ataasa inaduo siatin miata network . ore sii enkoitoi eare naa kenarikino ake nena ampunini nitaoyio enkinyangunoto oo bundles too lelo tunganak amu aisidai tenimarch iropiyiani nainyiangunyieki iladuo bundles ewueji nemanya oltungani amu isaidia naa naji ena metumoki sininche ataas nena siatin amu kiafford . Ore sii enkae emwisho naa isidai ake tenisaidia kuna ampunini aas eyiolounoto tiatua lelo tunganak arashu entoki naji awareness campaign amu inakata etum lelo tunganak eyiolounoto naasie nena baa.

Ore tolosho le kenya nikitaduaa eyawua orais arashu nkibelekenyat ngejuko naetwo olosho tenkaraki naa igilaki naa aibelekenya inkoitoi enkisuma eji naa pebulu inaduo kera egira anarikino ntokitin arashu ewueji negira enkop aikunari nijo teknolojia naa ore embae nataasa olosho le kenya , neyautwa enkibelekenyata amu ewuo enkisuma naji ene cbc. Nikiolita arashu adolita nanu ena kisuma ilepunyie perfomance arashu enkisuma oonkera amu ore kuna kera e cbc naa idol ajo keyau enaduo kisuma ashu inkera orkwak loji ole creativity amu kidim inkera kutitik aitobira intokitin era kutitik neyiolou sii eniko pitatua inchidai naaku naa ilpunyie arashu ilepua enkisuma oonkera tenkaraki ena kisuma e cbc.

Ore tolosho lolmaasai naa ore esiai enkisuma naa ketii abori hooduo neilepua akeiye tookulo arin likitijing'a. Naa ore eneikuni peeasishoreki enkata neibung'i enkisuma naa teneng'as aapal arashu aitiak laduo, lapa kuaaki lolmaasai lemekure eeta tipat tenarishata. Ore esiai nijo enemurrano aaninye apa naitapal inkera kumok sukul, neiteng'eni inkera ormaasai ena rishata peyie eing'uaa lolo kuaaki amu mekure eeta tipat. Amu ore ninye murrano nemekure eetai inkishu anaa neata apa ngang'itie nemekure eetai ing'uesin naijo apa ilng'atunyo laapuo irmurran nepuo aarr naitodolu empijan enye neaku naa mekure eeta maana. Neitukuji sii inkera iltung'anak oota enetabaikia ninye enaduo kisuma peyie edol siinche nena kera naabulu tipat enkisuma.

Ore ninye enaiko iladuo lopisaani naaisidai ninye tenepuo tenkanyit nepuo temborron. Naa ore enkoitoi edukuya naang'as aas naa aisidai teneiteng'en iladuo tung'anak metayiolo ajo kanyoo oshi pee esotuu serkali ematua oompisai enye. Naa ore enaiko teneas ena naa teneiteng'enisho toomuruan ashuu entoki naji public awareness ata ninye tenaakeitangasa toorendioi kuna naaji local redios neitayiolo iltung'anak ajoki ore naduo pisai nasotuni naa ninche eitobirieki ilbarabarani. Naa ore piilo enaduo ang' ino nitesheta naitayo asotunye impisai naa lolobarani iim nemeeta sii eninko piintobirr oltung'ani olbaribara lino. Ore ake peeyiolou tipatisho oonaduo pisai naa meitoki siinche aadol engolon arashu engogoni nalakie inaduo ropiyani. Neaku enkiteng'enare ake duo eyou iltung'anak neyou sii nelikini intokitin temborron o tenkanyit.

Ore olosho le Kenya naa keata entoki naji potential tialo elelero tialo enkisoma oosii toomali naatii oladuo osho le Kenya. Kake ore tengaraki siasa torrono esiai naijo eropare, wempurrore naiputa olosho, naa keitanyamal ena nemeisho oladuo osho meshomo dukuya nemetiki ninye iltung'anak laaidim nai aetu ataret oladuo osho tengaraki kuna. Naa ore enkoitoi nikiindim naai aatas peyie kipuku tena oitoi torrono naa aisidai teninteru temakewon aa nchere oreiye ira obo lolosho le Kenya naa kaisidai tenekintoomonoo arashu tinikinteng'ena tesiai ake olosho pee kiaku pookin transparent nikiaku sii accountable. Ore eniare naaisidai teneiteng'eni elelero ebulu paa tenaa keaku ilarikok nebulu torkwaak sidai amu ninche ilarikok le taisere peepuonu aibelekeny kuna.

Ore paa enetipat arashuu sababu pee elaki impisai esirkali aitumia paybill naa tengaraki ore enasiai e paybill naa enkoitoi nalelek naaidim nai kila mtu aitumia aa nchere ore paybill naa intumia pooki kata niyiou nintumia nilak sii naduo mpisai itii ewueji pooki nitii. Neaku naa ke accessible. Ore sii engai e are naa ore enaiotoi e paybill naaketumokini aitraaka inaduo pisai neaku naa keitisip esiai naji ene transparency o accountability amuu edoli naa enaduo transaction neaku tenelo ake peeimina inaduo pisai naa kesujai tenkoitoi nalelek oleng'.